Achobe bereisishek asikotumnda beek amachwal beek kesemberi yaan kakobit ak ketumchin beek yoon kemeut.

Otinye komonut olee inoni ko kasit nemomokying'e imbaret neoo, ak ko momokying'e tukuk chechang, ak ko kora inoni ko kasit netinye rabishek chechang, ak ko mawuii keyai ak ko mosose oldatukul, mosose elewoo, imuch iyai en oldatukul ak konam lain.

Inoni ko boisiet nekiyoe en ole moroponi ako tiongichu keboisien en loiset ab tuguk amun momokyinkee peek en kasarta nekoi, ako abakora komuch kopa eleloo komaan kii.

Tukaa cheokete en tiriitaen osnet elemotomiten suswek ak ko alak en ichek ko eiik chetindo rokook en katiswek, ko ichek chema eiik choton chekikee komotindo rokook ak ko okete tukul en olda akeng'e, en elee oketen komotomiten suswek, tokuu kelee moyome omitwokik cheoketen.

Kitutuu Yoon kokoyomnyo komie en imbar ak kebir ak kemaa ak kinjorurien ak kinde kinuok.

Komenam koyoche iswee ilee miten komnye jasini, ak ko kora koyoche ing'en iboishen jasini komenam iwee oinet ak ko kora koyoche inai olewenditoi koristo, tukuk cheyoche itindoi koyoche itindoi cheketit nemuch ndochutu beek anan ndolise jasini komuch ilotukee asiketoretin.

Chulani bo kee nibo banyek ko kiit nekararan amun toretech en obokora kobose en biik chetinye borwek cheechen anan ko biik chemotinye kasit nemokilupchoni kotoreti koib nabas kiteno koyai kouniton amun iretoo mionwokik cheterter cheimuch kobwa yekibur komakiyai kasit aketukul.

Iyeyu ko olekyolndoen banyek chekakebel ak chetomo kebel, ako kora iyeyu ko elekieny banyek ak kekonoren banyek cheechen ak chemengechen.

Imuuch ko biik chekaba soita alak kokaba tembeya en olenekit ak bariit ak kobokwomis en otelii en bii en otelii elenekit ak bariit asikokere beek olee iburtoi ak ko amishei.

Lakwet nekobo ikorta ko kaet metit anan kaminginit kiroisit kosir metit komoyome kiroisit, ako kora kokalaj kiroisit ab ikorta koker komosto ake, kaiwis.

ireyu ko olekikichop asikoboiboitenge lakok chemengechen, apokora komiten en sikulisiek anan ko hotelistiek cheechen ako kimoche chito neo asikokere lakok chaurereni en yuton.

Inager postit neuu inoni koboru kole imuch ko negit eng yuton ofisit age tugul nebo kapsafaricom anan ko duket nebo ne tinye tukukab safaricom kou lainisiek anan ole kimuche kiicherunen rabinik kobunune lainitab safaricom

Komewe imakchigei kipandet koyache korok itindoi kenyisiek taman ak sisit anan che sire ako kora koyache itindoi photocopy nebo kibandoshekab sikikuk tuwano anan ko kipandoshekab sigikuk tuwano, ako kora koyache iwe oi ofisitab kirwokindet anan ko ripeiwotab kirwkindet age tugul ne negit ak inye anan ko nibo areait ne ibunu.

Imuche inyorchikee ak Iker tiong'ik tukul cheimokyinikee en Masai Mara en komosto akeng'e ak ko kora imuch iwee en nyumnyumindo ak iker tiong'ik choton amakewelut aketukul.

Yoche itinye ng'omnotet en komostab kerichek ak ko kora yoche itinye tukuk chekimokying'e kou telescope ak thermometer yoon iyoe kasiniton.